Ole koyoitoi boisioni ko kouni, netai, kogakoruryo viasik eng' imbar, ibole anan ikutkutii kotkobit viasik che chotok cheu chu cheikere eng' pichait eng'yu taityo inde taban.

Tukun chekikimite boishoni ko netai kipae teta mising kiboe suswek ak chumbik sokop konyor nguput

bo komonut eng kutit ab kolenjin boisioni amune ko inoni, netai kinde mursik anan ko chego sotet i kobendi koigeng' ak mong'emosek, ak kora ing'ende chego sotet kotestogen wosek, ne wosek kotindoi komonut en borto.

Kiy ne tesetai en yuu, ko werii, kobele takatakek. Ne takatakek chutok ng'ebel, kokeiste tugun che samis en koret, ago matkobit myanwogik

Ole kichoptoi ni ko kouni, kindoi ma aketeshi beek ii akemeto koruryo. Ndaruryo keranda beek ii, keteshi nyanyek ii, mwaita ak kitunguik akigany koruryo komye.

Kiy nenyone metinyu ngaro ni ko netai, sotonichu keboisie missing yo wendi chito luget ii anan kokawo koribso eng' bii olin.

Tugun chemile biik eng Yu ko nee tai kende chichi karit ak kachil karit anan kabar karit kobare mobek Ak tiang'nik amuu nee konii kende ib kosir

Missing tugun che kimakchinkei en yuu, ko netai, meche komii rotonik, anan ko panget, anan ko aiwet. Chutochu tugul kotoreti eng' eng'set

Tugun che milei bich en yu ko, ng'ororek chu koame takatakek, che chotok komuch kosamis, ne mutai kong'em aliet nywaa. Ago kora, koimuch koib myanwogik

Koroi mising kekure chemosongoriat ako kora ngomanyor katoldoiywek imbaret ana katoldoiywek minutyet kwaekeitu ni

Koroi achame amune ko ni. Ne tai, anyiny, ago nebo aeng' kibiyonyi nebo keame. Ago kora missing koboibochin biik chechang'

Bo kamanut keyai boishoni amu netai kokakipai artet ako kora kokeistaji rupet ako kora koketekji borto

Missing che achame en koroi ko anyinyindo nywa. Anyinyindo nywa kotoreti borto kokochi kimnatet, ago kora kotise melel

Ki netetsetai eng'yu ko kagieny tuchu anan kiyagik ii atcho kikartatat kotar anan korot korotik ii, negoi nebo nginyikeenye kenemu chebo moo kokagosaita korotik tugul.

Kiomdoi ni, kiyome ni kouni, kindoi kuut ii, kechuchun ii ndang'et logoiyat anan ndang'et logoek eng' kutit ng'ung ii iwirte ago anyiny.

Netesetai eng' yu ko kagibel miwek siatcho sigetem. Amune koni sigebel, kibele sigoistokei tiong'ik chemokororon anan ko ndarok sigobit ketem.

Bo komonut keyai boisoni amunee ko ni. Ne tai, ng'erib borwek chebo tuga anan chebo kiyagiik, ago ng'oribok, borwek kounotok, konyone um aliet nebo kiyagiik chutok barak

Ne obwoten ndoker boishoni ko tukchu missing anan kiyakik chuu missing kii ko yee beek tukukin ak koba panda neko.

Kiy ne tesetai en yu, ko kang'et beek kobal ng'unyut, akoib ng'ung'unyek che chotok kobo yotoyon. Ago kora, biik ab korono, konyorune kelchin missing amu mi ng'aniek

Achame amune ko ni, netai angekes anan ko ngebut kenyorune kerichek negelchini niitok ko imuuchi keib siro akenyoru rabinik

Netai, boisoni ko keloiso, ago ng'iger chicho, kolae mbolea anan katoldoleiwek chebo mbaret ne notok koibe koba lorit anan imuch inemu kobwa kobun lorit koibe koo

Ole kiyoitoi boisoni ko kouni, kiname chebrok che makoboisie, aketil kobun aeng' tetia kende ng'ung'unyek ageminchi ketik, che chotok igere en yoo

Bo komonut boisoni, amunee ko ni. Netai, ng'etilil beek, kobetos myanwogik. Ago kora, ng'etilili beek ko biikab goronotono anan biikab kokwet konyoru beek che tililen

Pitunat missing koroimemg Koren nyuun amun peechuuu kebaishee Eng kaspissheet akotnkora kebaishee Eng kurgat

Bo komonut amu missing komakiboisie kimnatet sikenyor beechu. Beechu koboisie asista, ne ng'obit asista, korot beek

Kit netesetai eng' yu ko, mi chebiosocho ibisisei, ibisi minutik kwak ii sigobit mat koresio minuti chuto kosokobit kora kobutis ii akibkonyor amitwogik.

Kiy netesetai eng' yuu ko ae bichu temisiet, ngetem suswek chuu, koo istoi beek, anan bendi beek ne koi ngipwkame teta, ko magoi tikounda anan kosigon missing

Amunee so chomo konii nee tai koboise biik eng kokwet ako nebo aeng ko bokomonut kebwa eng kipagenge

Abwoti ng'ager boisoni ale chicho ko imuch ko daktarindet anan kanyaindet nebo myanwogik che ter ter, ne noton komi tieme kocheng' kole myanda ng'oro nebitu en yoo

Kiy ne tesetai en yuu ko, kakinde minutik choo, kende kikaput anan kakiker en yotoyo. Ne tai ko simoisto beek, ago nebo aeng' ko sikotebi ko miachen

Bandab tai, tesetab tai nemochome oker en koroi ko netai imuch koyee beek kiakik chechang eng' kasarta nenwach ako kora komomoche siletab Beek mising.

Kerenyun akobo boishoni ko netai kinyoru amitwokik anan kekwany kounon kobitu amchin anan kobiyong'so biik en kokwet.

Bokomonut boishoni en kokwet amun netai ingekolso kou non ko mutai kobitu rurutik chemiachen akoo chemuchi keboishen en kila kotukul.

Koroi elekichopto en kaa ko kiphee kobun ng'o ang'wan, ng'o oeng, ng'o somok, akityo yekakepchei keisto lokoek chechoton kekere then eng' yoon, kikere istoo chichon, kiisto akityo keam.

Aneti choto kou ni icheng'e chi chepiret nemeiboishe tatyo inde ng'ung'unyek eng yekaende ng'ung'unyek ipis ng'ung'unyek chutok tatyo inde minutik kuk

Tukun cheachame eng koroi ko ni netai rurtos minutik eng aliet ak kubunchin eng aliet nemi barak ako kora kimkeminei minutik chutok makoi ipkwam tyong'ik chebo ng'ung'unyek

Boishoni mising indabwat okere kouni, netai ko tuun anan yekakobata kasarta neoo komuch keboishen sikironichu keloisen.

Olekiyoito boishoni en kokwenyun, ko netai kitekyin koot neoo mising, ng'ororechu ng'obore kaketech kecheng amitwokik simabar rubet.

Tukun chemilebik en yuu netai ko bechu komotililen anan bechu komur ako kora eng' yoon kekere paipit wendii paipit sityoo kobet ak sityoo sikobiit kora.

Kiit neteseta en yuu ko boyondoni komii koteche biunyin anan mii kolititii biunyin simaa mutai nyokoba kiakik imbar.

Boishoni mising komomoche kimnotet neoo amunee koni, kesemberchin anan kekole ang'ot indoi ngweny kityo ak ituub kokoinde katoldoloiwek choton moche eng' ng'ung'unyek

Olekichoptoi ko kouni, netai kindoi maa chechotok ko biasik anan ko indisinik yeityo yekokoruryo ketes nyanyik, ketes itung'uik, ketes mwaita akot kora ng'iboiboenchini chito koimuch iteshi dania.

Tukun chebokomonut en yuu ko mii minuticho, nebo oeng komiten beshenishek ak ko nebo somok komiten woliit.

Kiit netesetaa eng' yuu ko king'et beek kolaa ng'ung'unyek chechoto ng'ung'unyechu ko nganyeek ak ko nganyeek keboishen mising en tekset chebo korik.

Nemilebik en yuu ko chemeliekuno komii kolonye bertet nebo ketit ak ko kora komii cheputiet yoon nemongen olee koi ndotuyo kobortoitoke anoo.

Kiit netesetai en yuu ko kokipir picha en tulwet barak, kebir oleroten beek ak ko kora olerote bechu ko bitotin ketik neiboru kolee itondab emet en koroni ko kararan.

Kerenyun akobo koroi missing ko samakiat ko netai omitwokik che Koraa keome en atkan tukul ako Koraa komuche kenyorchine kelenjin ne noton Kobo rabishek.

Kiit neyoe koroi en sobetab kila betut ko netai tisee melel mising ko en taonishe chuton chuchoket, netai ko kou Eldoret nebo oeng kapsabet anan okot ko Nairobi kotise melel eng' biik chechang

Chang tukuk cheimuch keboishen nekoto nii, netai koimuch keboishen kimnyet anan ko muchelek, amunee simokiboishen nii ko ng'eme kelek chebo lokok mising ko chotomo kocher kelek.

Mising keyoe boishoni komoche chito netilil ak ko kora yotok kiomishe anan kiome omitwokichu komoche kotilil atkai tukul.

Olekiyoito boishoni ko netai kibole kerinket neo kot missing sikopit itchin che choton koniguigutab idishon ndoni, ako koraa kobit ipkonit olekindoi.

Olee kiato boisioni eng kokwet Yu ko nee tai kokakorurio matunde chuu kouni kee kese alak keame ko alaak keibe Kobo Siro ndait Siro kealda si kobit rabishek

Boisoni mising olee anetioi chito ko nee tai itile indishot anan ibute indishot agenge ndaitya iib ak binde ole Mii ng'ung'unyek ako ng'ung'unyek chu komechei kotindoi beek mising asi korutune

Kiy ne tesetai eng yu ko, kakiboisie masta ne mining miising kekol tugun che chang ne notok ko, boto pilipilik ii, spinach ii mitei sukuma mite nderemiat ii ak ngui alak.

Ole kiyoitoi boisoni eng' kokwet nyu ko, kimine ne noton ko mauiyandoni kemine ole mii, ole mii ng'ung'unyek che chotok, ng'ung'unyek chu, ko chetuen ma che biriren kou cha kigolse chaik

Bo komonut keyai boisioni amune ko ni, ngeyai boisioni kobitu rirutik alak anan kobitu tugun alak chelelach.

Boisioni mising ii ko netai ii, ko kabisisiet, kabisisioni keboisie wui ole mining anan kilen kiboisie chupoit kebisisie anan kokekol ketit anan ko minutiet.

Tugun chemile biich en yu ko natai, mitei ndoi no, ndoi no kokabunu kakibunu kegabuchi sigobit kenem robwonik, che robwonik chotok igere kanamgei missing kou ndoit.

Ng'omnotet nekiboisie ni ing' boisioni ko netai meche kabesisiet nebo barak ako kora nebo korurtos minutikchu keib koba siro anan keboisie koek amitwogik eng' chakchinet

Kiy netesetai en yu ko, mi keto ago kora komite ketit kagibut komi ak logoekchi, che logoechu komuch ipkegol, kegol kimasta age sikobit ketik alak chekeure.

Kiy ne tesetai en yu ko kagiboisie tagalgalit ketuch ng'ung'unyek chemite minutichu, sigo netai mat kochunda beek anan kilen mat ko mat kobir asista ng'ung'unyek sigoba beek.

Tugun chebo komonut ing'yu; netai, komite rirutikcho. Rirutik chu komuuch keboisie at kaang'tugul kekwang'se anan kokechobe amitwogik , nebo aeng' nebo komonut ing'yu komi chuboino , chuboino ko tilil

Bo kamanut boisioni. Amune ko ni, netai ngikol keting'ung chi ko ibisi agenge akiwe koegeny ago bechutok kebisi kobendi koegeny motare eng' chokchinet.

Tugun chebo kamanut en yu, netai komi kabichek kabichot, nebo aeng komi kitunguik, nebo somok komite bandiat, nebo ang'wan komite karotiek tio nebo loo komite mukwaraik.

boisioni ing' kokwenyo ko netai, kiburuchi ng'ung'unyek ak koik, koichu kotareti ing' kochut koristo ng'ung'unyek

Kii nee tesetai eng Yu ko kikokol mauyat nda noo kekolchi olee negit ak ketit si konget mauyandani kosub ketotok nee ikere kib korut mauwek che kororon nee motii

Bo kamanut keyai boisioni amune ko ni, netai ii kinyorune peek che much keboisie eng kokwet ii, ako kora peechu komuch keboisie eng ngalekab kabisisiet en imbar.

Kerutik chu chebo koroi ko netai ingeam kebiyonyi ak ko kora mameche keam koris amu ngeam kosir kombochani maet

Koroii olee kii konortoi ko netai mameche kotebi betushek che kachang'a ama kiiboisei amuu nee konii restos ak ko kora kobet alyet nee tindoi

Tugun chemile biik eng Yu ko nee tai suswe chu kotebche kouye kikisus barakuny nywa ako kora ki ne taku ko kiin kalelit

Kii netesetai eng Yu ko kakikol mauwek cho anan ko ketik cho eng yoo sikobit korib ng'ung'unyek nee mutai ingo robon neo netya ko moloe beek ng'ung'unyek kotakchin ainonin

Mabitunat koroi mising eng kore Yu ako ndabitunat ndangen ale kilyonchin ako si kobit kobunchi komonut

Bokomonut keyai boisoni nee tai bitu chego ye ngekei tanyi nee chechotok ib kee aldoi ako bitunee rabishek ak ko kora komuch ib kelu chechutok

Boisoni netai ko kegole anan ko kebaluu ko kiribeen sikebol mukwarainik chutoo kebaal kotugul sima ngeet en kweenyut ako nuun.

Boisoni Mising ngaker ko netai kakiboisei ibaret eng kararaitok ak ko kora bitu ingwek anan ko amitwokik

Kerenyu akobo koroi ko netai machamat keam anan machamat ke boishei koik amitwokik nebo aeng ko machamat kobisei kiyakik koik amitwokik

Olee kii chobtoo nii ko kouni kiichurii anan kii ndoi beek ab chumbik akemeto eng kasarta nemakoi ndaitya kende maa akesus ib koruryo

Boisoni nee tai ko bokelchin mising amuu nkiibis ingwek kouno ko rutu eng chakchinet ak ko kora shukorurtos ne mutai kobitune kelchinoik che chang

Bo kamanut boisioni amuun bituneen amitwagiik yutoon ako kora ko bituneen amitwagiik chebo kiagik che chotoon ko tugaah negooh ngororek ak akoot plegook.

Kiy netesetai en yuu ko kagituren keturek eng' imbar ne mechei sinyikeburuch ak ng'ung'unyek, tetia ye kageburuch kegol minutik

Olee kii aito Boisioni ko nee tai kii Boise imasta olee mining mising kekol minutik che Chang ako minutik chuu korutu eng chakchinet ak korutu ak korurtos eng chakchinet

Tukun chemilepich eng yu netai mi suswek cheuyo kobir ropta ako kora komi kimasto nimekikol biasik anan komakikol bek

Kii nenyone metinyu ingaker nii ko meche chichi kosusis anan meche konde maa amitwokik chu ndaitya ye kakoruryo ko amis ak kobaibaichi

Tugun chemile biich eng yu, ko tairinik che kikisal ako kora kikisale rangiat che terterchin ako kora komi ketoo, ole kitepto komile biich.

Ole kiyaitoi boisionik eng kokwenyu, ko netai, kepoishe paipinik cho kobunchi kapisisiet ako kora komeche komi biik chesemberchin anan kotutiin chemamakatin chemi imbaar.

Amune si achame ko ni, ne tai, ko ngesil beek kouno ipkeboishe kepisisie ako ye kakepisisie korut minutik eng chokchinet ako kora komamache kimnotet neo.

Ole kiyaitoi boisioni eng kokwenyu ko netai, ko kename mogoik ake baa imbaar, ye kakeba imbaar kebatis, ye kakebatis nyekekolso ako yeka kekolso kopit minutik.

Bo kamanut eng kokwet amune ko ni, ngimin chito ketit ko mutai koeku nekure ropta anan neipu ropta.

Kiit ne tesetai eng yu ko kakipach anan kakitil panyek komong komaswek che mengechen che kakoikitu sinyeke maa anan kinde asista sikopit mutai kenemu ko tutigin tutigin kepoishe.

Kiit nabwati ngageer boisioni ne tai, ngororieni ko kararan ako kora bo kamanut kepoe ngororek.

Olo netitoi chito ole kiyaitoi boisioni ko netai, kiripe suswechu ipkoyomia eng imbaar teityo ipketil anan ketem, ye kaketem makimetoi kora eng yundo koek keny, kiipu ipkekonor nemanyoru, nematinyei beek.

Kerutikchu akobo koroi ko netai, kikonore chei mising ko yo mitei tum anan mitei koe age tugul eng kutitab kalenjin anan ko gaa kalenjin.

Kiiy ne nyonei metinyun inogeer ni ko netai, marurchindos minutik tugul, korurchin eng sait anan ko betut nekarkei, ko noto igeere mi ne tomo korur ak ne kokorur.

Olanetitoi chito ole kiyaitoi boisioni ko netai, kipoishe ndoinik anan ko tamusinik chemakopaishe kende ngungunyek ak kekol ingwek, ingwek chutokchu kopitos eng chokchinet.

Boisioni ole kiwaldakei eng kasarta ko netai, kimatekendei kuniok beek ye kakekes, kindei che kile agross bank, agross bankini kotoreti matkochut kukuriik beek arit.

Bitunat koroi mising eng korenyun, ne tai, kepoishe koek ingwek ako nebo aeng, komuch kepoishe koek amitwokik eng kiyakik cho.

Kiit ne tesetai eng yu, ko netai, chepyosana koparu ole kiyaitoi kasisiechu anan ole kichoptoi ngalechutochu akot ole kisutitoi sotet.

Ole kiyaitoi boisioni eng kokwenyu ko netai, kikanyi yon mitei koristo anan ko usonet neo mising sikotoret koisto chemamakatin eng kesutik chutokchu.

Ole kiyaitoi boisioni ne tai, ko kiripei kesemberchin minutik chuto, amune sikesemberchi, kesemberchi korutu eng chokchinet ako kora alienyin koeku nemi barak misng.

Nga aroru kiit netesetai eng yu, ko netai, chichi komi balu rapwonik, rapwonikchu keliochin? Rapwonichu kiyoi asikeam ako ngeam kenyor kimnotet, kenyor kimnotet keyai boisionik.

Cham komabitunat koroi mising eng korenyu ako kora ndabitunat ndabo kelchin mising amun ngende imbaar kongetu rurutik che kakiksesei che chutokchu koeku katoldoleiwek chebo imbaar.

Kiy ne tesetai en Yuu ko bruchi bichuu ngungunyeek ii ak katoltoleiweek che chotoon kobaa kiagiik kyaak ingeburuuch ko uu ni maegu keeny Missing sikobiit koyai katoltoleiweek eng ngungunyeek.

Ole kikonortoi koroi ko netai, kinusi kenuse asista nenoto kosikoyaam, ko kakoyam kende kuniok anan kende chepiret noto kotepe yoto akoi tuun kait kepoishen.

Ingogeer ni konyone metinyu kiiy netai neu ni, yu kikirindoi simalil asista ngungunyek kotaar beek eng ngungunyek chuto, teityo yuto kors kotoreti si mutai kakikolso korutu minutik eng chokchinet.

Kiit ne tesetai eng yu, ko chichi kotieme kokuur anan koip nganiek chechoto komi beek ariit, kokuur kobwa taban teityo sikoalda ako nyorchikei rapishiek.

Amunee sachome boishoni konetai ngesemberchi bandek anan ngesemberchi minutik alak tugul Kochoku anan rutu eng chokchinet Ako torei kokimot

Aaror kiit ne tesetai eng yu ko netai, chepyosani kopiiru beek eng ainet, ainoni ko kikipaal ole loo mising simapetyo beek anan komatkorer eng kokwet.

Bo kamanut keyai boisioni amune ko ni, angekol magandechu ko ripei ngungunyek ako kora kenyorchin kelchin nenoto ko amitwokik ako angot kora kenyorune rapishiek.

Bo kamanut keyai boisioni amun ngekol kouni koripei ngungunyek ako ye kakoriip ngungunyek kopitio eng chokchinet ako kora, komitei ko amitwokik ako kora, ko amitwokik chebo kiyakik.

Kiiy ne tesetai eng yu, ko kanyaindet no komi korutei tuga, ko ngorut tuga kouno ko kirindoi mianwokik ako kora komuch konyai sikoistokei mianwokik chemi borto.

Ole kiyaitoi boisioni eng kokwenyun ko netai, kokakekol kekany koruut, ndaruut kesemberchi, kesemberchi netai ak kesemberchi nebo aeng tetyo kikany koruut anan kosich logoek kwai.

Achome amune ko ni, ne tai bitu amitwokik ye kakeruur akende kuniok kouno koripoksei koekeny, tepchei angot kenyisiek aeng anan ko somok ngochanga.

Ole kiyaitoi boisioni ko kouni, kipisi kora ak kora ako kapisanito komakipisi kochanga beek amun kotalil beek, kobaar minutiet kai.

Tuguun che mile biik en Yuu ko ne tai olekatepta boyondenon naan tinye mogombeet eng tikitiek ii ko mile biik ako kora ingoraik che kelaachh komile biik niah.

Boisioni ako eng kerenyun ko netai, ye tinye ngororik che tee cho komeche itinye imbaaret neo mising nemuch ipae ngororik chutok tugul atyo kora simabaar rupet ako mechei komi beek eng olemalo.

Bo kamanut keyai boisioni amune, ko netai koni, angiuun chi amitwokik chekuk kokekirinde komanamin mogonjwet koi keam ako kora, ko tugul komeche koi itilil chii.

Boisioni ayae ane, ko netai, ko abati kouno ko siakolso ako ye kakolse kobitu mutai ndaruryo kopitu rapishek ngaalde.

Kiy ne tesetai eng yu, ko chepyosana komi koputei kwenik ako ye putei kwenik kouno kokalany ketit barak oliin loo kapsa sikotem ye yundo bo baraak amun ngetem ingwony kokengem itoondab emet.

Ole kichoptoi ni, ko kouni, kindoi beek maa ake testa chego, ko chechuto kokabunu kiyakik cho atya kikany kochemkan, kinde machanik, kinde sukaruk ako kakochopok koek chaik.

Kiiy nenyone metinyun ngageer ni, ko netai, chego chekinyorune yutok ko netai angechope chaik, ko chaichu konyigisitu kapsa ne igeere ile kayam chego.

Kiiy ne tesetai eng yu, ko kichare tanya, kechar kounot kemachei korotik ako korotik chuto kepoishe kepurktoi mursik anan kee akot korotik choto buuch.

Boisioni mising komechei kimnotet ngama kimnotet neo komeche kimnotet amun kepolu keipe koba imbaar ipkekolei komechei kimnatet.

Ole kichoptoi koroi en gaa ko netai ko kakeyeny teta anan keyeny ara ko muito nyi kenyokeboche kisto kororik anan ko silik taityo kenap koik bakit

git ne tesetai eng yu go chabetab kumyat ,chobetab kumyat kochabei segemik ,ago ngo manyor segemik mauek go magoikochabok kumyat kouni

Tugun chemile biik en yu ko netai, ole kotepto tenyany, tenyany kotepche kou ye kowiren ana kou ye kobiyo missing

Olekichoptoi koroi en gaa sikochopen chepyoosok koik minutik anan ko keswot, missing I keibe koba taboot barak ii, simatkoam kukuurik

Kit netesetai en yuh konetai boishie bichu en nyanyaa komii kotegoni samakinik, samakinii Chu ingonyor i ko konyorunen kelchin, netai ko amitwogiik ak kora koyekialda kobitunen rabishek

Achome keswekchik amune koni:Ingengaa kobiitu beek, anan ko busiek, ak busiek chuton chu keboishien anan ko kengwanyen musarek ako kora kobiitu tuguuk cheome kiyaagiik chechok

Olekiyoitoi boishoni komokoroom, angikees anan koindibuut minutiik chu, kebore ye kakeboor kobiit busiek, busiekchuton Chu keboishien missing kechoben amitwogiik chechoton ko chapati

Tugun chemile biik en yu konetai echen robwonichu kosir kotugul, ako kora moi oru kole kobute en onoo bichu robwonikchuton,

ole kichoptoi koroi en gaa ko kimine ak ye kakemin, kesemberchi, ak yekakesemberchi kotesetai korutu ko kounotok kobiitu amitwogiik anan ko ingwek

Ole kiyoitoi boishoni ko kibole ibkenyor tigitiik I,ak yon kakenyoor tigiitik ko choton chekiome amun ngeam kobiit kimnotet. Kobiitu kimnotoni, koimuch keboois kebaa imbar anan keyai kasit

Missing siochome njugu chu ko netai ngeyam kesiche kimnotet ago nebo oeng' ye kageyam imuch kebaen kiagik chok sigobit chego

Kiit netesetai en yu ko chichi komii kobute spinach kobokobute kouno komokechop keyam koik ngwek en kurgat anan kora komuch keyaldai kobitunen rapisiek

Boishoni en missing I,,ko bitunen kelchinoik chechang, netai kobiitu kelchinoik cheimuch koik ingwek en kurgat anan KO en gaa, nebo oeng komuch kobiitinen rabishek yealdee

ole gigonortai goroi missing go magindei ole inyuat anan ole mi beek nginde yoto ole mi beek konundos eng chakchinet ago ngonunyo gobet alyengwai notok nemi barak

ngomnatet ne machei kotinye gabatindet eng yu anan gotemindet gonetai meche gesut nyanyek chuto chu simanam taritik anan kwam angot taritik anan go tiangik che bendate

Boishoni ko missing en kokwenyun konetai kiguure chito netindoi ngomnotet missing akobo maembe sikonyo konet kobootik. konet kounii ,olekibutitooi ole kiloldoo, ak olekiribtoo bokoi korur

Kinetese tai en yu ko en pichait netai, boyondonoo ko kanaam ketiit, nenotok ketotok kobo legit nekile paipai, paipai ini kotakomingiin, en pichait nebo peng koboru kokikoloog matundekchik

koroi mising goba gelnjin eng kabatik ago gora eng chi neu ane ne imuch ibaal akaam si gogona gelnjin eng borto goistawa mianwokik

Kit netesetai en yuh ko mamainon, ko time ngot ko koruur indisinik, ko angot kokorur kotile akoib kwa kurgaat ib konuus sikwam ak logbook chik anan koib kwo ndonyoo

Kolsetab avocado kobo kelchin mising en kobotindet ako kora en chito neolee, netai ko amun kinyoorus in mwaniik, mwanik chechang chekibooshien en kotugul kobiitunen avocado.

Chichi komi kosutse. Ngosut kouno korutu missing anan kilen lagu avocado ichuu en chokyinet kora sikobit nywany en chokyinet akobaa kora alyienywany barak

Tugun chemile biik en yuh ko kargeit rurutyonon ak tabarariekyik anan ak sogeekchik

gerenyu agoba koroi go netai geges kouna anan gongebut eng imbar gonyorchine kelnjin kabatindet amu ngipkwalnda go rapinik chechang mising

Keruutik chekirakas akobo koroi ko netai ko anyinyindanyin koboo oliet nemi barak ,akkora ingealda kenyorunen rabinik chechang missing

olegichaptai goroi netai gichuri keista mogotiet aitya gepchei kobun komaswek che mengechen che mengechen ageam ,gongeam kotese melel agoistai rubet

Tugun chemile biik en yuh ko chetai i,olekikikoldaa mananas ichu, oko kora koelekikoldaa indisinik, ak yeityo olekotebtoo chichon en imbaar

Olekichoptooi koroi ko kindoi maa ak kemetok ko chemugaan, ye chumugaan kindee kour I,kisuus ak keamdaa amitwogiik alak tugul chekokechop iamdee.

chemile biik enyu ko elekoteptoo matundiandani, noton ko kirindiion, kotebii komugulit nekasamisiit kabisa ak kora ko olekabistaa kounon

Bo kamanut keyai boishoni amune Koni sikekirinda matkonam tukun cheu kalyang'ik anan tukn cheu tyong'ik chependati eng imbar

Tindoi tukun chechang' koroi netai kokamanutyet nebo nkiam koripe borto ako kora kokirindoi mnyanwakik eng borto

Olekichoptoi koroi ko kitile kobun aeng'u tatcho keam lokoek chik atcho ndakakeam lokoek kemeto mokotiet kewirtoi notok

Ole kiyoitoi boisoni ko kilumdoi postinik chechang', agebir barak anan kerate sigengok. Tetya ye kakeyai kunotok, nyikegol. Ko ngegol, kekany rurutik chik

Olekiatoi boishoni netai ngeput matundeju kebute atyo pkinde ale kararan ole maitchin kalyang'ik anan kosolobik kora ngepute gepute nekikurur makipute netomo korur

olekiamdai ni ko, kipete kopun aengu ye kairo eng pichait ii. tatiam mogotienyi keistoi kopatapan, atia keam neganget, nenotok koanyiny miising.

ta kobitubat misssing koroi eng korenyuu , ago ole kebaishetai komangen amuu tomkai atyemee abaishe na aaame , konotak

kerenyun akopa korooi nenotok kekure chelulu.. chesiru ko netai kochang sugaruk eng chesiuinitok ako nepaeng, ko kebiyanyi missing engeam at kain kotugul.

kerenyu akopa matundiani anan logoyandani ko, netai tinyei anyinyindo nemiparak ako ngealda komi alyet nyi ana alyet ap matundek chutachu parak.

tam kobitubat koroi eng korenyun, kiliyachin kyamee ko logoiyat nee ngichuchun komanguu ichuchunini pkonget logoiyat eng orit

olekiaitoi paishonitok netai ko, keput matundek chechotok kakoruryo. ako kora ngomach semberet, anan ngomach kabiset, anan ngomach sutset kesutei eng sait nemagat.

Kiy ne tesetai eng yu ko, kimeche kekolso, ko noto ketese ngungunyek kendoi keyoto kimoche sikekolchi minutik ii, ako kora pichotocho ko ngamotikab korokwe chutochu kikolse.

kii netesetai eng yuu koroen kobaibai chebyosok choo amunee konii kagebdachi kii negilee solait ko solaini koibaa mat eng asista si kowal koek stimet

poishoni missing komache karik chechotok ko mogombet ii, pangetii, ak korok komeche kimnatet nepaneranik. amuu nyikisen tukchoo ako kora komache kelae kongetkei mbar akoi olekiipe keibee.

poishoni misisng kokinyorunee kelchin kapatik chechang .netai kombaret neminit komuch kosuspun rurtik chechaang chepo alyet nemi parak ako koraa mameche kimnatet neo.

amunee siacham konii. netai, ngikol minutik chutochu ko maibei arawek ana komaipe kasarta netya, sikoruryo ana sikogonyo sikopit keam kepoishe eng gurgat

cham mapitunat koroi eng korenyu, ako kora ndapitu kele kakial, aale sinagol eng gorenyu atiam mutai koeg kelchin eng anee ak piik ap kokwenyu.

Poishoni mising ii ko ngiger chepyosana kopisis ngwek, ako kora kopaipai kichanyat nyi amunee konii, ngopis kunoo kamet ko koi konyoru amitwogik cheame.

aneti chito kouni, ni magisheenyi anan shigibenyi pandyat kotoma kokony anan kora komashigeyatchin taritik sigogaegee.

pakamanut keribe tuga amunee koni, netai kenyorunee kelchin, kelchin ini kopachekoo ako kora imuch kepae kirkit kopitu nepa penda, ako penyi kochepkondok.

achame amunee ko ni. netai, komakipaishei kimnatet neo kewas ngungunyek chechoto kiwaschin viasichu. viasichu kora ngoruryo korurtos eng chaksinet ako kora mangemaksei eng mbar.

nganger baishani abwatee kouni , netai ko ngwek chu ko kayagituk sigee rendaa ago koraa komis soget koimuch kerandaa kobaa ingwenk sigobik magemak

eng yu kit neteseytai ko .netai, minutik chu kokikolok atiam ingolok lkokokoresio ne igere ile kokongemogis eng mbar, akongongemagis kuni ko alyeet nyi korekuu.

baa kamangut baishonii amune konii eng ngewirtaa che kagebaishe anan che kageibaishe eng kurgat ko ngewirta kobaa mbar olin ip koegu ktaoltaiwek nee koraa eng mutai ngee kolsaa ko minutik eng chakchinet

boo komanut baishani eng kokwet amunee konii , biik chechang ko kotech samaginik konorchingek kelchi ne notok koo amitwagik ago koraa konyochingel melwagik che chotok ngo nyoo kwoldaa konrchin gel rabishek

kii netesatai eng yuu ,netaai chasishek chuu komii ktachee samaginik eigere ko aratchi kambok tai olin eng kambok chuu komii netishek kwak taban katikati nyanjet ne notok tejee samakinik

baishonineng kokwenyuu ndaa makywai basishoni , koo olee kya gertai basihoni ketechee samakinik che chotok keguree mbutaa ana ko omena atya nyee kemaa nda siya kealdaa

tam kobitunat koroii misssing eng korenyuu ago nemanitak koo nebitubat ko negirategee kemboi kerutos si masusech umbuu ana kosuschek tyongik allak che makararan

kii nenyonee metinyuu ko nga ger nii, ko netai koo asistaa neginamee konamee solanik choo taityaa sigebaishee koek sitimet ana ango kebaishe koech kimnatet agee eng atkaen tugul

baa kamanut misssing keyae baishonii eng kokwet, amunee konii netaai koistai myanwagik che uu amaldaa ago amaldaa kotaree ngogaik eng chechaknet ago koraa koma nyaaksek ago kaikaikekirndoo kotomaa koit

Bokamanut boishoni netai ko amun ngealda ingokaik chu kenyorjine robishek Ako robinichu kemuch keale ingokaik alak nenotok ko mungaret newendi ialdai, iale kounotok

olee kyatai baishai eng kokwenyu koo netai kibae ngigaik chuu karoon ko kagingetyoo taityaa koitee kaimenot keyaat kobwaa sang nee kokweyat suskwek ak nee eng oloo ak koyam

aneti chito ale kiaitai poishoni kuni. netai, kokerip ngokaik ngeger negemyany kenya eng chakchiney ako kora matkeyan kopar rupet ngokaik chutochu ak kora kekwwee maik ngolok eng chakchinet.

Ng'omnotet neboishen lakwani en yuu ko kisto nekile noton ko kutietab ing'okiet, ingeisto kouni ko mutai komosuse ing'okiani chuun alak meng'ech.

Olekiyoito boishoni en kokwenyun ko netai kichopchin ing'okiet olenyokosheben, ndatia ndakakonyokosieb kindechi mainik ak kekany, olantukul kekonye kekere kewech weche maiik chuto chuu.

Bo kamanut keyai boisioni amune ko ni, netai ii, ngeyai boisioni kenyorchinkei kenyorchin kelchin che chang, netai kenyoru ngokaik che mutai kokenyi maaik, ngokeny maaik ii anan ngolok ii, keboisie koek chepkondok, komuch kora keeny ngokianitok ii ak koek bendo, ako kora kenyorune katoldoleiwek chebo imbar.

Olekichoptoi nii ko kouni, kindoi Beek ma, ketes muchele chuton chuu, ketes mwaita ak kekany koruryo ketesyi chumbik ak kikany koruryo, ndakakoruryo kesorok kobwa sanit kounoton.

Kineyoe koroi en sobetab kila betut ko en ikorwek chebo komonut ko netai keteshin amitwokik sikobit kwonyinyitu mising ak ko kora sikobiit kosich arubut nekararan.

Olekichoptoi nii konetaa kitese Beek chelolong ak unga choton kobo chapati akityo kekandan kekandan ko kites chumbik ak sukaruk ak mwaita, yekakendan kounoton non ak kebiman, yekibiman kinde soburionik ak kinde maa.

Olekiomndo nii ko kouni, kitonyi mokotiet nebo barak, yekokitiony mokotionitok kong'et nebo oriit nenoton ko nelel, keome notok nelel ak nebo netolelion nemii oriit nenitok leel, ak ko kiomndo chaik anan ko beei.